Inoni ko apitab TALA apini ko imuche isomen, yon imoche isomen rapisiek inome isireke, itou indoi kainet ak nambaitab kipandet, nambaitab simoit, kasit neyoe ak oleibunu, apini koo imuche isom rapisiek en uitugul oleimiten akinyorchike rapisiek en chepchepindo nemi parakiat missing inyoru rapisiek yekaketwo kekere kotko kesir kee komie ak kesir tukuk chepo imanit.